O ũrĩa tekinorionjĩ ĩrathiĩ yongererejete noguo mamacini ma gũtũmĩra mũgũnda-inĩ onamo marathiĩ mongererekete. Thikũ ici nĩgũkĩte macini cia kũrĩma, nĩ kũrĩ kinya macini ingĩ cia kũgetha mĩmera ĩrĩa ũrahandĩte. Na nĩ kũrĩ kinyagia macini cia gũitĩrĩria bataraitha, na ingĩ cikoragwo nĩciakũrĩmĩra kinyagia mĩgũnda yaku.

Ndawa ici kaingĩ inyuagwo nĩ andũ arĩa mena thĩna kana mũrimũ wa mũkingo. Mũrimũ ũyũ, ona gũtuĩka ndũhonagwo, mũndũ angĩnyua ndawa ici, no ahote gũikara ihinda iraihu mũno, arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ndawa ici nĩciteithagia mũndũ kwĩrigĩrĩria kũmana na mĩrimũ ĩngĩ ĩngĩũka ĩmũhote, na kuoguo mwĩrĩ wake ũkahota kũrũa na mĩrimũ wega.

Mũmera ũyũ tũwĩtaga mũtare, na nĩwendetwo mũno nĩ ciana thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa. Rĩrĩa ndarĩ mũnini nĩtwathiaga rũgiri-inĩ rwa nyũmba itũ, na kinyagia ngiri-inĩ cia andũ arĩa tũriganĩtie. Tũgatua matunda maya nĩmo ndare na tũkamarĩa. Nĩtwakenaga mũno kũrĩa ndare ici, twacituaga tũgĩthiĩ thukuru, tũgacikua nĩguo tũthiĩ tũtinde tũkĩrĩra thukuru. Ona ningĩ, tũtiatindaga tũkĩithambia atĩ nĩguo tũrĩe, no kũihurahura, na tũgacoka tũkairĩa. Matunda maya nĩmendetwo mũno nĩ ciana thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa.

Mũmera ũyũ tũwĩtaga kĩruma, na ũroneka tarĩ kũhandwo ũhandĩtwo. Ũhandĩirwo ndoo-inĩ, haha ũroneka rĩngĩ ũrakũrio ũrĩ wa gũthakaria mũciĩ. Kĩruma nĩ gĩa bata mũno thĩiniĩ wa mĩciĩ itũ, tondũ wambere, nĩkĩhonagia mĩrimũ. Ũngĩkorwo wĩna kĩronda, ũhake kĩruma, kĩronda kĩu nĩ kũhona kĩhonaga. Na ningĩ, ngũkíĩ ciaku cingĩkorwo ciĩ ndwaru, ũciĩkĩrĩre kĩruma maĩ-inĩ nĩcihonaga. Kĩruma ona nĩgĩkũragia kinyagia njuĩrĩ, na ningĩ nĩũndũ wa ũthaka wakĩo nĩkĩhandagwo mĩciĩ-inĩ. Gĩkahandĩrwo matoo-inĩ ta maya, na gĩgathakaria mũciĩ mũno.

ici nĩ hoho na hoho ici nĩcironeka nĩ njĩru wega, na nĩcironeka nĩihandĩtwo wega mũno, na igakũra ũndũ ithakarĩte mũno, nĩcia kwĩriririo, na ingĩtwarwo thokoinĩ, no cigũrwo. Ningĩ nĩcironeka nĩiraheo maĩ, kũgerera mũbaibũ ĩrĩa ĩkĩrĩtwo gũkũ thĩ, hoho ici nĩnjige na njĩra mbacirĩrĩku mũno.

Mũmera ũyũ tũwĩtaga conjeti, na tũũhandaga thĩiniĩ gĩcigo-inĩ gitũ. Tũwĩkĩraga irio-inĩ tũkĩruga, warĩkia gwĩkĩra gĩtũngũrũ na nyanya ciahĩa, ũgekĩra conjeti. Conjeti nĩicamagia irio wega mũno. Ningĩ, nĩciongagĩrĩra irio rangi ũngĩ citauma naguo. Tondũ wa rangi ũyũ wayo, conjeti nĩyendetwo mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, na makĩria ya ũguo, nĩĩtũteithagia kũhũrana na mĩrimũ.

Ĩno nĩ mboga, na mboga ĩno ĩkoragwo ya goro mũno, na koguo rĩrĩa ũramĩhanda, nonginya ũkorwo ũrĩ na mbeca ciakũigana nĩguo ũhote kũmĩhanda.

Mbeca ici nĩkũigithio cigithagio. Ũthiaga ũkagũra mbeca ĩno alafu ũkamĩtiga ho, ũgeterera ĩciare kana ĩhaice thogora wayo nĩguo ũmĩendie. Mbeca ĩno, no ĩhaicie thogora kana ĩgũithie thogora, kuoguo, nĩ mũnyaka waku na wĩigĩrĩrĩki waku kũrora ũrĩa kũngĩthiĩ na mbere, mbere ya ũmĩgũrĩte.

Ndũmĩrĩri ĩno nĩ ya kuonania atĩ thirikari nĩĩgũkorwo ĩkĩheana mĩtambo ya intaneti tũhũ. Mĩtambo ĩno ĩroneka ĩrugũrĩtio nĩ ũyũ wandĩkĩtwo haha wĩtagwo Eliud Owalo. Na nĩũndũ wa bata mũno thirikari kũheana mĩtambo ta ĩno tũhũ, nĩtondũ, andũ a rũrĩrĩ rwakwa aingĩ matiũĩ ũrĩa mĩtambo ĩno ĩhũthagĩrwo, na ningĩ, matiũĩ ũrĩa mĩtambo ĩno ĩngĩtuĩka ya kũmateithia, kuoguo rĩrĩa maheo mĩtambo ĩno tũhũ, nĩĩkũhota kũmakinyĩra na mahote gũteithĩka.

Ũgũthiĩ o obici-inĩ cia kambũni ĩno ya kũheana ũgitĩri wa ũgima wa mwĩrĩ, na ũkorwo ũkuĩte ta kĩbandĩ gĩaku, na kana mbeca iria ciĩtagio. Wona wakinya kũu, nĩ ũkũrio ciũria ta, kana nĩ ũrĩ warwara, ũrio ciũria ta mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo bamĩrĩ-inĩ yaku, na wahota gũcokia ciũria icio nĩmegũkũiga mũbango-inĩ ũrĩa ũkwagĩrĩire na ũkorwo ũkĩheo ũtungata ũyũ.

Ndũmĩrĩri ĩno ĩronania ũrĩa andũ mangĩhota gũthoma kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu kana nenda cia ũkinyanĩria. Ningĩ, ĩkonithia andũ no mahote gũthoma haraka mũno, na mahote gũthoma wega, mategũtinda makioya thabarĩ atĩ ya gũthiĩ thukuru-inĩ, atĩ nĩguo magĩe na ũgĩ ũrĩa ũrabatarania nĩguo mahote kũruta wĩra mao. Mathomo maya ma kũhĩtũkĩra nenda-inĩ nĩ ma bata mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ, tondũ nĩmegũteithia andũ arĩa matarĩ na gĩthomo gĩa kũigana, mahote kuongerera gĩthomo kĩao, na mahote kuona mawĩra mega.

Andũ aingĩ thĩiniĩ wa gĩcagi gĩakwa matiũĩ ũhoro wa gĩthomo gĩa kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ. Ona kũrĩ o ũguo, aciari aingĩ thikũ ici nĩndĩrona magĩbundithio bata wa gĩthomo gĩkĩ, nĩguo mahote kũbundithia ciana ciao kana gũthingĩrĩria ciana ciao cituĩke cia gwĩka gĩthomo gĩkĩ gĩa kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ. Ona gũtuĩka gĩthomo gĩkĩ gĩtihĩmbĩirio na njĩra nene mũno thĩiniĩ wa gĩcagi gĩakwa, nĩtũrona atĩ matukũ megũka andũ aingĩ nĩmegũkĩmenya na kĩgĩe ngumo mũno na makĩhĩmbĩrie.

Ũyũ nĩ mũndũ ũĩkaine mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, na oĩkaine nĩũndũ wa ũcamba wake, thutha wake kũrũĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ witũ. Andũ nĩmamũhete gĩtĩo mũno na nĩakoragwo arĩ kĩonereria kĩa ũnyitanĩri wa Akenya othe. Rĩrĩa Akenya moka hamwe, no mahote gũthiĩ na mbere, na kinyagia kwĩgitĩra kumana na thũ ingĩ.

Wambere nĩkwamba kũmũgeithia na gĩtĩo, a njoke ndĩmwĩre nyũmba iria twĩnacio, kana mĩbango ĩrĩa twĩnayo, ya kũgũra nyũmba, ningĩ, njoke ndĩmũrie mĩonere yake ya mbeca, kana onaga mbeca cigana atĩa thiĩnĩ wa mweri. Nĩguo tũhote kũmenya mbeca iria angĩhota kũrĩha o mweri o mweri, angĩkomberwo mbeca nĩguo agũre nyũmba, a akorwo nĩakinyĩtie gĩkĩro gĩa kũgũra nyũmba ndĩmwandĩke, na ndĩmwĩre atĩ nĩakinyanĩria.

Andũ aingĩ matiũĩ ũhoro wĩgiĩ mawatho ma ũrigitani thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, ũũ nĩtondũ andũ aingĩ mathiaga o thibitarĩ na makarĩria ndagĩtarĩ na gĩtĩo, nake ndagĩtarĩ akamatungatĩra, no gũtirĩ mũndũ ũrĩ wacoka kwĩyũria mawatho marĩa makoragwo kuo ma kũgitĩra mũndũ ũyũ ũrathondekwo nĩ ndagĩtarĩ kana mũrwaru ũyũ

Ndũmĩrĩri ĩno ĩronania motungata marĩa maheanagwo nĩ thirikari. Motungata ta ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, motungata ta ma mawatho ma o mũndũ, motungata ta ningĩ ma maĩ na irio, motungata ma kũnyihia ũthĩni thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, na ningĩ motungata ma kũheana hinya ũrĩa tũtũmagĩra rĩngĩ ta gwakia thitima kana kũruga naguo.

Mũndũ ũrĩa ndĩramenya haha nĩ Ole Saitoti. Saitoti arĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa Kenya. Na mũtongoria ũyũ nĩ endetwo mũno, kinya agĩũka gũkua gĩkuũ-inĩ gũake, andũ nĩ marĩ na kĩeha mũno. Saitotio akuire kũhĩtũkĩra mũtino wa ndege. Ndege ĩrĩa yagũire na Saitoti agĩkua. Ũtongoria wa Saitoti warĩ wa mwanya na nĩũririkanagwo mũno thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Ici nĩ ndawa cia gũbanga ũciari, na ũrĩa cibangĩtwo karatathi-inĩ gaka cibangĩtwo kũhanana na mĩthenya. O mũthenya watũmĩra, ũkandĩka atĩ nĩwatũmĩra nĩguo ndũkae kũhĩtithania wage gũtũmĩra. Ndawa ici nĩcihũthagĩrwo mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa nĩ atumia arĩa marenda gũbanga ũciari, nĩguo makorwo mena ũciari mũkinyanĩru.

Andũ aya erĩ maroneka tarĩ a rũrĩrĩ rwa Maathai, maroneka ũũ tondũ wa ũrĩa mehumbĩte na ũrĩa megemetie. Mĩĩgathĩ ĩno kaingĩ nĩĩkĩragwo nĩ andũ a rũrĩrĩ rwa Maathai. Maroneka tarĩ mũtumia na mwana wake na nĩmaroneka marĩ akenu mũno magĩĩtĩĩra ũndũire wao

Nĩgũkoragwo ta tũragita, tũragita nĩ macini imwe ya gwĩtwarithia tondũ rĩrĩa karagĩta goka mũgũnda-inĩ wakũ getwarithagia mũgũnda mũgima na gakaũrĩma. Tũragita nĩtũhũthĩkaga mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa tondũ andũ matiendaga kũrĩma na macembe tondũ nĩ ũhũthũ mũno kũrĩma kũhũthĩra na tũragita

Mathibitarĩ no mokire na mũbango wa kũhũrana na mũrĩmũ ũyũ wa kanja. Andũ othe mwerwo marutage ta ciringi magana merĩ o mweri, nĩguo mbeca icio cigateithia andũ arĩa mena mũrimũ wa kanja. Mbeca ici wona ciaigwo mwanya na mbeca iria ingĩ ciothe, andũ arĩa arwaru mũrimũ ũyũ thĩiniĩ wa bũrũri witũ, nĩmekũhota gũthondekwo tũhũ.

Maya maroneka tarĩ marenge, na mwena ũyũ ũngĩ ironeka tarĩ ngwacĩ. Indo ici nĩ kũgethwo ciarĩkia kũgethwo, na cigĩtwo haha mwena-inĩ wa mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Magetha maya nĩ maingĩ mũno, tondũ ona ũrĩa indo ici cihandĩtwo, nĩcironeka nĩ ihandĩtwo na mũbango mwega, nacio igakũra ikaruta magetha maingĩ.

Maya nĩ maembe na maroneka nĩ kũgethwo marĩkĩtie kũgethwo, na magekĩrwo magotoni-inĩ. Haha maroneka tarĩ gũthiĩ marathiĩ kwendio, na kũringana na ũrĩa mabangĩtwo, no makorwo magĩtwarwo thĩ cia na nja. Wendia wa maembe, nĩ ũndũ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ arĩmi aingĩ nĩmakoragwo mahandĩte mĩtĩ ĩno, na kuoguo rĩrĩa maciara, nĩmahotaga kwendia na makona ũboco wao wa o mũthenya.

Rĩrĩ nĩ iyembe na rĩroneka ta rĩrĩ, rĩrĩ irwaru, rĩroneka ta rĩhĩte nĩ mbaa. Maembe nĩmahĩaga rĩmwe nĩ mbaa. Ona gũtuĩka ti ũhũthũ matunda maya kũrwara, rĩmwe nĩmarwaraga. Na, kuoguo arĩmi nĩmagĩrĩire gũbundithio njĩra njega ya kũrĩma maembe maya, na ũrĩa mangĩhota kũmarigĩrĩria kumana na mĩrimũ.

Ĩĩ, nĩ kũrĩ mĩtaratara. Mĩtaratara ĩyo ĩheanĩtwo nĩ ũrĩa ũkoragwo ngabana wa gĩcigo gĩakwa, harĩa augĩte atĩ, andũ arĩa arũaru mĩrimũ ta ya kanja, nĩmarĩrĩhagĩrwo mbeca imwe nĩ kauntĩ, kana nĩ thirikari ya kauntĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩ ũteithĩtie andũ aingĩ.

Mbica ĩno ĩrandirikania thirikari ya mũkoroni kana rĩrĩa mũkoroni okĩte bũrũri witũ wa Kenya, na agĩtuĩka a kũhũthĩra andũ a gũkũ bũrũri-inĩ kũmũrutĩra wĩra. Athiaga akoya andũ kuma mĩena ta ya Mũranga na Nyĩrĩ, akamatwara nakũrĩa Naikuru, nĩguo makarĩma mĩngũnda yake, na magacoka makaheo tũbeca tũnini mũno, kana ningĩ, rĩngĩ makaga kũrĩhwo.

Ndona mbica ĩno ndĩreciria ũhoro wa rũracio rwa Maathai. Mũthenya ũmwe nĩtwatiĩte rũracio rwa mũrata wakwa ũrĩa nĩ Mũmaathai. Na, tondũ nĩmaigaga ng'ombe nyingĩ mũno, mũirĩtu ũcio nĩarutĩirwo ng'ombe nyingĩ mũno, ng'ombe mĩrongo ĩtano hĩndĩ ĩyo ya rũracio rũu. Ũndũ ũcio nĩwangenirie mũno, tondũ nĩmonekanaga makeneire ũndũire wao na rũracio rwao.

Ũyũ nĩ mũndũ, na okĩte thibitarĩ na nĩtũrona nĩgũthecwo arathecwo cindano. Rita rĩakwa rĩa mbere gũthecwo cindano, ndĩrarĩ o mũndũ mũgima, no ndiamenyaga kana cindanio nĩrĩ ruo, no rĩrĩa ndathecirwo nĩndaiguire ruo mũno, no tondũ ndĩ mũnene ndingĩakĩrĩrire.

Ici nĩ ciana cia thukuru na cironeka ciĩ kĩrathi-inĩ igĩtũmĩra kompiuta. Ciana ici nĩironeka cirĩ ngenu mũno. Ũndũ ũyũ nĩũndirikanagia atĩ, ona bũrũri wĩtũ wa Kenya, kwĩ hĩndĩ ũgakinya, ũthiĩ na mbere biũ na kinyagia andũ arĩa me thukuru ici cia mũingĩ cia mũthingi, mahotage kũheyo kompiuta ciao, na kinyagia njĩra ingĩ cia kũhũthĩra tekinoronjĩ, na magĩe na gĩthomo gĩa bata mũno.

Ingĩamba ndĩmũgeithie na gĩtĩo, kana rĩngĩ akorwo nĩwe wa ngeithia ndĩmũgeithĩke na gĩtĩo. Ningĩ ndĩmwĩre atĩ nĩndũmĩrĩte apu ĩno yao ya Carrefour, na apu ĩyo ndĩkĩmwĩre ũrĩa yakĩhotire kũndeithia. Angĩkorwo he ihĩnga ndacemanirie nacio ngĩtũmĩra apu ĩyo ndĩmũtarĩrie nĩguo ahote gũcokia riboti kũrĩ anene ake.

Niĩ nyendete imondo ciagũkuo na ng'ong'o, irĩa ũtakuaga na guoko, no ũcikagia thutha wa mũgongo, tondũ rĩrĩa njikĩtie kĩondo ta kĩu kampiuta, kana mabuku, kana indo ingĩ, nĩgĩkoragwo gĩkĩhũthũ mũno, no mondo irĩa cia gũkua na moko cikoragwo nditũ.

Ĩno nĩ thibitarĩ na nĩroneka nĩ njake wega mũno. Gũkũ nĩ kũrĩa atumia arĩa aritũ maheagĩrwo ciana. Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ndĩciragia o ũhoro wa andũ arĩa makoragwo kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mathibitarĩ ta maya, thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Arĩa rĩrĩa gwakinya kahinda ga kũheo mwana mathiaga thabarĩ nene nĩguo maheo ũtungata ũcio. Thirikari nĩyagĩrĩirwo nĩ gwaka thibitarĩ ta ici cia kũherwo ciana thĩiniĩ wa icigo ciothe cia Kenya, tondũ o mũtumia o wothe wa Kenya ena kĩhoto gĩa kũgĩa mwana na njĩra njega.

Ingĩamba ndĩmũteithie na ndĩmũgeithie na gĩtĩo, na ndĩmũrie rĩtwa rĩake. Njoke ndĩmũrie namba ya mita yake. Njoke naniĩ ndore mita ĩyo kompyuta-inĩ ya wabici citu. Ndore ĩkoretwo na thirĩ wĩigana atĩa, kana ĩkoretwo ĩkĩrĩhwo atĩa, nĩguo nyone thĩna ũrĩa wĩho na thitima yake nĩ ũrĩkũ.

Andũ aingĩ makĩrĩa aya ethĩ, nĩmahũthĩrĩte mĩtambo ta ya Facebook, Instagram, kuona ũrĩa kũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Rĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano, mbica nĩikoragwo ihũrĩtwo na igekĩrwo mĩtambo-inĩ ta ĩno ya Facebook, na tondũ andũ aingĩ nĩmaingĩraga, nĩmahotaga kuona mĩrũrũngano ĩno na makamĩnyita mbaru kana makaregana nayo.

Ũrabatara gũkorwo ũthiĩte thukuru kahinda ka ta mĩaka kuma ĩna kinyagia mĩaka mũgwanj,a nĩguo ũthomere ũndagĩtarĩ. Nĩũrabatara gũorwo na cindano na ningĩ ndawa ya gũthambia harĩa ũratheca cindano nĩguo ũgĩtehce handũ hatheru. Na ningĩ nĩũrabatara gũkorwo na karembeko ga gũgĩkĩra maniũrũ nĩguo wĩrigĩrĩrie na mĩrimũ.

Nĩgũkoretwo na ciĩko cia wĩkinaĩ mwena wa Molo, kũrĩa andũ marathiĩ ũtukũ makaiya ng'ombe na mbũri ciene. Magaciruta ciugũ na magacihũra, magathiĩ nacio macitengeretie kinya mĩtitũ. Magacoka magacithĩnja na makendia nyama icio. Ũhoro ũcio nĩ ũmakĩtie mũno andũ thĩiniĩ wa bũrũri witũ.

Aya nĩ ndũ a rũrĩrĩ rwa Mathai, na marerorera nyamũ ĩno, ĩrĩa nĩyendetwo mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa. Nyamũ ĩno yendetwo nĩ ũndũ wa ũthaka wayo, ũraihu wayo, nĩhotaga gũkinyĩra igũrũ rĩa mĩtĩ, na kuoguo andũ aingĩ nĩmendete kũmĩona.

Rĩrĩa ndaigua ta rĩngĩ ndĩraturwo nĩ, nĩ nda, kana rĩngĩ ta ngaigua ndĩna thiũrũra kana ngaigua ndiraigua wega, nĩthiaga nduka nduka-inĩ na ngagũra ndawa nĩguo hote kũigua wega. Noa no rĩmwe rĩrĩa ndanyua ndawa, nĩcucagwo mũno, na ngaremwo nĩ gwĩka ũndũ no gũkoma ngomaga, nĩguo ndawa icio itige kũcuca.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, ũrĩa wĩtagwo Ruto, na haha ena atongoria angĩ. Haha mekĩrĩte nguo cia ũndũire, na ũũ nĩ kuonania nĩmarakũngũĩra ũndũire wa kũrĩa marĩ. Na, nĩkũrĩa mararĩa, nĩmaronekana marĩ akenu mũno. Gwĩkĩra nguo cia ũndũire harĩ mũtongoria, kuonanagia kũhĩmbĩria ũndũire ũcio.

Ũyũ nĩ ngabana wa kauntĩ ya Kĩrĩnyaga, etagwo Anne Waigũrũ. Na, haha aroneka tarĩ gũthimwo arathimwo mwena wa gũtengera thakame. Na, areka ũndũ ũyũ arĩ ta kĩonereria kũrĩ kenya othe atĩ nĩ ũndũ wa bata mũno gũthiĩ thibitarĩ-inĩ na ũgathimwo, nĩguo ũkamenyekana kana wĩna mĩrimũ.

Ũyũ nĩ mũndũ wathecwo cindano kĩara, na gacindano gaka gakoragwo gekanini mũno, ũndũ gekũruta o gathakame kanini. Na, thakame ĩno ĩgekĩrwo gacicio-inĩ, nĩguo ĩthiĩ ĩgathimwo, yonekane kana mũrwaru ũyũ, no akorwo ena mũrimũ.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno ndĩciragia o ũhoro wa wĩigi wa mbeca, tondũ gũkũ nĩkuo gũkonainie na ũhoro wa wĩigi wa mbeca wa Kenya na ũrĩa mbeca cibangagwo. Mĩonere ya mbeca ĩkandĩkwo, na mĩtũmĩrĩre ya mbeca ĩkandĩkwo, nĩguo thirikari ĩkahota gũbanga maũndũ mayo ĩkĩrũmĩrĩra maũndũ kana mĩbango ĩrĩa yandĩkĩtwo nĩ gĩkundi gĩkĩ.

Andũ mathiaga o thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na ithuĩ, na ũkera ndagĩtarĩ atĩ nĩũrenda kũmenya njĩra ya gũbanga ũciari ĩrĩa ĩngĩkwagĩrĩra makĩria. Ndagĩtarĩ ũcio nake agakũrora, akarora mwĩrĩ waku, agakũria ciũria cikoniĩ mwĩrĩ waku, na agagũtara nĩ njĩra ĩrĩkũ njega ya gũbanga ũciari ũngĩtũmĩra.

Ũyũ nĩ mũtumia wa kuma rĩrĩrĩ rwa Turũkana, na nĩgũthimwo arathimwo guoko gwake, tondũ nĩaronekana e mũhĩnju mũno. Andũ a kuma rũrĩrĩ rwa Turũkana, kaingĩ nĩmakoragwo marĩ ahĩnju, tondũ kwao nĩkwaraga mũno na gũkaga kura mbura. Kwoguo gũgakorwo kwĩna ũnyinyi wa irio. Andũ aya nĩmabataire kũheo irio nĩ thirikari.

Ĩno nĩ ndũmĩrĩri kana kĩonereria gĩa kuonania atĩ nĩ wakinya mũciĩ ũyũ wa Oloitokitok, na mũciĩ ũyũ nĩ mũciĩ ũĩkaine mũno, thĩiniĩ wa Kenya.

Ũyũ nĩ mwana na aroneka tarĩ gũkundio arakundio ndawa. Rĩngĩ nĩ ndawa ya kũmũhotithia kũrũa na mĩrimũ. Andũ aingĩ kana ataalamu nĩmokga matũra-inĩ, na magakundia ciana ndawa iria cimahotithagia kũrũa na mĩrimũ. Ndawa ta ici nĩ cia bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondŨ mwana atakundĩtio ndawa ta ĩno, mwĩrĩ wake ndũkũhota kũrũa na mĩrimũ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ rĩrĩa ũrarĩithia mahiũ maingĩ, no nginya ũkorwo ũkĩmenya atĩ mahiũ mothe meho, na ũrĩa ũngĩhota gũtambũra kana kũmenya atĩ mahiũ mothe meho nĩ kũgerera njĩra ĩno ya kũmaaka nĩguo ũkamenya nĩ ng'ombe ĩrĩkũ ĩtarĩ ho, na ũkahota kũmĩetha.

Ĩno nĩ thibitarĩ na kũroneka ta kwĩna mũrwaru ũrathĩnjwo, na nĩarigicĩirio nĩ mandagĩtarĩ mangĩ. Na, no gũkorwo aingĩ a mandagĩtarĩ maya, me thukuru nĩ gũthoma marathoma. Na magoka haha kwĩrorera ndagĩtarĩ agĩthĩnja mũndũ ũyũ, nĩguo mahote kũmenya ũrĩa mũndũ athĩnjagwo.

Wambere nĩ gũthomithia andũ a rũrĩrĩ bata wa gũbanga ũciari, mathĩna marĩa mũndũ onaga rĩrĩa aga gũbanga ũciari. Wona wathomithia andũ, nĩmekũhota gũtigana na mawĩtĩkio ma kĩndũire. Ningĩ no ũthomithie andũ ũhoro wa mawĩtĩkio maya na kĩhumo kĩamo kĩarĩ kĩrĩkũ, na nĩguo mone mawĩtĩkio maya matirĩ na bata thĩiniĩ wa matukũ ma ũmũthĩ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩgũkoragwo na matuka ta maya ma kwendia ndawa, na makoragwo me maingĩ biũ. Kwoguo no ũhote gũcerera nduka ta ĩno, na ũhote kũgũra ndawa ĩrĩa ũrabatara.